olarikoni le kani ogira aomonoki inkera

Olola ele le Brian muntolol oinyangwa te nkoitoi e internet eimu kilimall

king'urari pee etumokini aing'urai inainosa irkurt neitayuni o nainosa empusha netayuni peemeuni ake amu mebulu.

Ilapaitin tenebo woenkolong nalotu enchan sapuk naitubulu inkaitubulu

Keponu iltunganak tomuruan naapaasha neponu aiput inkardasini pooki wuei nifaa peiputi te siri meifa pedol oltungani enolikae tungani

ee kadamu. enkolong' nashomo aiiwaa iropiyiani te simu, apik iropiyiani te simu, enkolong' nashomo aitayu iropiyiani te simu naishori mpisai.

Kairura isaai ile nainyiototo tadekenya naasisho aas esiai ai ee atua aji abol esiai ai amirr nkilani.

Eibelekenye olkuak loloing`ang`e oleng o metaba anaa ore eunore o nkisampuare, netapaashari pii meekure aasapuk enaa apa amu etang`asa aaku keedo ilameyutin. Niaku ore enchan meekure aa enapa shan natumi too nkolong`i naatulusoitie.

ore ebae naitiship tena siai, naa inyuaat naata ormoila eshetita enkaji enye, naitagol nanu oleng.